Mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩigĩte ya kũgirĩrĩria gũthũkangio gwa tĩĩri nĩ kũhanda mĩtĩ, kũhanda mĩmera ĩtiganĩte, mĩthemba ĩtiganĩte na kũhanda nyeki.